Kore tenkop ang' naa kipuo aifunsa iltung'anak pee etum aatalak silen aitobiraki, naa aikincho iltung'anak enkisuma sidai nausu elaata oo silen' mapundisho neeku Ina naifaa tolosho lang' lemaa amu kaya ake silen' amu kore paalak esile naa nakata eegil atum aitoki naa engae aitobiraki neya iltung'anak Mentorship nintokiki aisho iltung'anak program naponu aapuo pee etum ataasishore looni neshuk teng'ata naishaa ee.

Kore maana ena ndaa tosesen naa kewr inkeyati naapashapasha tiatua Enkoshoke eitu aa olodua naa ore pee inya naa keeraa emoyiaritin naapashapasha tiatua Enkoshoke naa keifaa pee kintumiya ena ndaa aapik atwa endaa, amu ore naa peeko neituku meta kedo, aituk sarge aitobiraki tosesen naa Ina peifaa ninkinya ena ndaa Kila engolong'.